Ore ilaramatak loonkishu naa keeta kule kumok naa ketae imbarakinot na nasujari ashu nashilari ingira aitobir iltankii linonok ee naa ore enedukuya kwanza naa ingas aituku , ingas aituku irpirai linonok aitobiraki tosabuni nintoki nintuku tenkare sidai aitobiraki tenkare sidai , ore piindip ningas aisho erishata sidai petum atoito lelo pirai linonok ashu iltankii linonok , nintoki, nintoki , aa ore pindip, pidip atoito , nipik taa kule inonok aitobiraki nipik ewueji nirobi peminyiala ake nena ale, ashe oleng.

Ore tenewueji naa sokoni etiiki nona intomonok nagira amirisho emirrta naa indaiki pookin ompukonot pookin tenewueji nekincho naa enashei amu sokoni naa etiiki tenewueji ore ping'orr tenewueji impukunot ondaiki namirtae eetae ilnyanya eetae irmashungwa eetae entoki naji pineapples tenkutuk olashumpa kidolta sii ilnyanya tenewueji nona inkitunguuni impuka pookin impukunot pookin niaku ore kulo tung'anak otoni naa imbiasharani intomonok naanyita irkastomani tenewueji petum naa atimirisho nee egira arreshu naa irkastomani pinyiang'isho tene neku ore entoki naasitae tene kidolita sii ajo ketii ofakados neku ne sokoni taa ena natiiki ninye egirae amirishore tenewueji neku biashara netiki tenewueji amu sokoni naa ena.

Ore ena naa olchamba lenkiremore ashuu olchamba amu nejia naa ejo irmaasai naa olchamba lornganayio aaata iltarasini naa ore enedukuya teniyieu niliki oltung'ani eneiko teneirem ena siai naa ing'as aliki eneiko teneirem oolchamba lenye eton eitu epik irng'anayio ashuu ena daaa nayieu nepik niliki sii irkiek oitumiyai pee etum aatare kulo ng'anayio metubulutu aitobiraki niliki empukunoto orng'anayio ooopik niliki naa erishata naishiakino. Neesi amu meesi toonkatitin pookin erishata naa naatae enchan niliniki sii eneiko teneeku oto eneiko teneikes kulo matunda lenyenak ashua kulo matunda liniki sii eneiko olchamba lenye ashua teneidim aikesa naa inyoo eitaas olchamba lenye.

Ore emashini ashua entoki naitumiya tolchambai naa ore entoki edukuya ning'as adol naaa ore eentoki naitumiya neetai enkop nemeitumiyaai naa ore tenewueji naitumiyai ena mashini naayau enkisambuare tolchambai naa keetai imashinini impukunonot napaasha amu keetai emashini naoshiki olchani neetai emsahini naikesushoreki naaa ore tenewueji naa emashini naponiki iyiok enkisampuare tolchambai lang naa ore emashini napuoi aitumia tene naa emashini naoshiki irkiek amu keetai emashini naoshieki toompukunot naapasha neetai olchani lorkuto eetai olchani oponiki empiron olchamba neetai siij irkiek ooowoshi lenkijiape neetai ilooponiki enkiroshi ilchambai naa emashini naa ena naa naaijio enkabila enye engenereta naaninye oshi naidia iltung'anak peeowosho olchani naa teneitumiyai ena mashini aaaoshie kulo. kiek impukunot naapasha naa ninye naitobir amu ore ena mashini teneoshieki naaa keisaidia ina mashini amu keret naaa

Ore oshi torkuak loormaasai neetai irporori loopasha neetai oshiake enkanyit ooltasai naa ore oshiake ebulu inkera neeta irkuaki oifundishai ashua iloisumi ashua iloibung'ie enkanyit tolosho lang naaa ore toosirito napaasha naa ore iltasati naa keetai apake enkanyit enye aa re ninye peelotu oltasat tenetonita enkerai kiti ashua orbanoti naa lazima peedumamino aisho olorika amu keitodolu ina enkanyit ekutosha ashua enkanyit sapuk tooltasati ore enkae naa teneiroroki orkijanai oltasat naa temfano neishopito naaji enkopiyia naa lazima peeitayu orkijanai enkopiya aishu eitayu enkerai enkopiyia aitodolu enkanyit yaabori ashua enkanyit eshumata tooltasati ore sii enkae na ore oltasat eirorokini apa naa ore intoyie eirroroki loomenye nemeirorroki entito ake duo

Ore tolairemok lonkishu na ore loitumia enamashini nalepieki nkishu na keeta enamashini faida neeta si hasara tenkaraki ore enedukuya na keretisho si ore tesiai onkishu nakidim ataa keeta enyamali amu ore enedukuya na ore nkishu nalepieki emashini kidim inamashini ainyela irkien amu idimai nintumia inamashini tonkishu kumok nimiyioloebkiteng namoi nindim aiambukiza nkulie emoyian napaasha amu kidim si ore inamashini kidim aironya kidim aitamoyia amu etii nadung nkishu rkin tenkaraki emashini, ore emashini na kitegemea si duo ana oltungani ogira aitumia amu tenumintumia oltungani ariya inamashini na indim ainyala amu keyieu na enkariano sapuk na ore inamashini ore to lairemok loonkishu na keeta nyamalitin kumok.

Ee ore, ore enkitumiato omashini embarafu toowuejitin onkiri naa kedede ashu kesidai oleng tenkaraki naa keeta , keeta faida sapuk oleng amu ore enedukuya naa kibooyo nkiri amitiki itayu orngusil toronok eimu oloshi ngusil loyau ilojingak ashu loponu eyau ilojingak naa ore sii enkae , naa kemitiki inkiri etum orngusil tenkaraki ore tinilo aik oltungani nkiri tenimiata emashini embarafu naa kiko, naa keeta naa , ore pilo aik inkiri inonok naa kepaasha onkiri natii embarafu amu ore orfridge ashuaa nena mashinini emabarafu naa kisaidia nkiri metobiko ata nkolongi are, uni ,eitu inyiala . Naa ore oshi inkiri naiki naa kinyiala te, kinyiala araka nkiri naika amu ketumito imoyiaritin napasha , naa ore imashinini embarafu naa kibooyo sii inkiri pemetum imoyiaritin anaa naimu ninye osiwuo naponu anaa tolojingak , neeku keretisho nena mashinini oleng'.

Anoto esidano oh esidano ombaashani nashumieki iropiyiani amu keretisho oleng amu indim aisudoi ore ninye naaji tomashoi naa indim aisudoi oropiyiani inonok ningira aitai nimidim oltung'ani atayiolo ajo kaja iropiyiani ningira aitau neeku keeta esidano sapuk oleng amu indim naa aisudoi ajo kanyio kabaa iropiyiani ningira aitau temasho arashu ninye enoshi kata iloito aishooyo iropiyiani tewueji pookin ata diinye enkitaunoto olasarri te kanisa naa ore pintau ematua etomon ore piiipik ine ina bahasha nemeeta oltung'ani oidim atayiolo ajo nyoo iyasita neikutik ingolikinot oleng amu ore embaasha naa meteleku oltung'ani lemeyiolo aigerisho amu ore sinye tenimiyiolo aigero enkarrna ino tenimiyiolo aigero ajo kanyio itipika ina bahasha naa engolikinoto dii ina oleng amu indim ake atipika embaasha iropiyiani ninchooyo nemiyiolo ajo nyoo natii ore sii enkae nekindim oltung'ani aishoo embaasha nimiyiolo ajo nyoo natii nijito iyie kidimai netii iropiyiani kake metii amu ekindim idim oltung'ani ayeu naaji tenkurruna ne nelotu emasho naaji namayianishoreki nikindim oltung'ani aishoo embaasha ijoito iyie ketii iropiyiani kumbe metii iropiyiani nikinchoo ninye oladuo tung'ani tenkarake enkurruna ake pemeyiolouni ajo etu itau aetoki neku ore sii duo tesiai ombashani naa ketii oshi ingolikinot oleng amu eidimai sinye niken oltung'ani ena.

Ore kulingana enaa maoni aai naa esaapuk esiai e KRA oleng amu ore iropiyiani naasotuni te KRA naaa inooltung'anak oosisho tesirkali edungisii iltung'anak ata iloooya license keisapuk oshi orrkasi le KRA oleng naa ore enaidim naaji ariaki serkali peitumiya kuna ropiyiani naa keretisho dii siininche metaa keidim naaji aitobirie enaa irbaribarani neidim aitobirie imbiasharani ooltung'anak ashuuu ninye eretiasho toonkulie wuejitin enaa teniaata inkera okishin nemeidim ate neidim sii ninye atijing tesajata kiti aataret nena kera meshomoito sukuulini keidim sii naaji serkali e Kenya aitumiya kuna ropiyiani e KRA enaa naaaji tenkisuma ataretie dii ninye ata isukuulini neesie project napaasha amu inakata naadoi sii ninche esidanu orkasi le KRA nemepeeng'amuni ake iropiyiani nemeitodoluni ajo nyoo eesitai neeku keishia naaji oleng teneesishore sii ninche KRA inaduo roping enye

Kidim aawa erishata sapuk oleng' amu ore enedukuya, naa ore nigira aitumia esimu nemeishiakino meishiakino olairemoni neitumia esimu egira aturisho amu ore enedukuya naa ore pekiwoshoki oltung'ani esimu naa kishia dii niliki ajoki itii orkasi amu ekindim oltung'ani aishoo ormarenge laa kisapuk ninye nemeeta enaduo maana nikingira ajoki nekindim aiturrarie erishata ino amu ketii oltung'ani lekindim atoshoki esimu ashu emasai yeyote orkiliku niroro karibu isai are naa ore inakata ingirara ntae airo eloito ake ninye esaa tiatua enturore ino ashu tiatua orkasi lino lenkiremore naa kifaa metaa ore esaa duo naishiakino pidumunye tedakenya nijo kalo emukunta ashua kalo olchamba aturisho naa kenarikino naa iya ina rishata nemintoki ang'amaa isimui amu ekindim oltung'ani aishoo orkilikuai torrono tesimu nindim atung'ua enaduo siai ino enturore nindim ahomo ataasa irkulikae kasin le laa nemikiret ninye neku ore olairemoni naa kishiakino naa ore pijing enkiremore amu ore enkiremore naa kishiakino naishaki elukunya ino pookin inewueji piitum naa aisambu duo endaa naa pookin sidai neku ishiakino olairemoni naa iya erishata ingira ainining ashua iyasita enaduo siai enturore nimintoki ang'amaa isimui ashu intoki ainining kulie masaa.

Ekeretisho imashini kumok oleng' amu ore imashini enturore naa keretisho oleng' amu tenkaraki imbaa naijio kuna ore enedukuya naa keitumiya oltung'ani emashini ino te mfano naaji iyata naaji iikai tikitam niyieu niwosh olchani ore piata emashini ng'ejuk ashua emashini akeyie sidai duo nagirai aasishore tiatua enkiremore naa keeta eretero amu meituraa eerishata ore peindip atumiya emashini enaijio enoshi naa emashini nanapita engenere ataashua enosho nalo enaa enteke indiim aitumiya atooshie iikae iip neeku keretisho oleng' sii naji emashini enkisampuare ashu enoshi naikesisho naa ekiret amu ore piata iiikae kumok olchambai naa keretisho oleng' amu minturaa erishara ore peindip aitumiya emashini naa iyiolo ake ajo ore endaa natupukuo naa tina mashini naa iyiolo ake. Ajo keisiagaki aitobiraki enaa naaji inoshi naidong' irpaek naa keisiaga ake aitobiraki nindiip sii aiding'o irpaek terishata nabo neeku meituraa erishata kei save time oleng'

Ore ene nenkiteng kidolta tenewueji nikidolta sii olairemoni ibung'ita enaduo kiteng nikidolta sii ewueji nenyori ashu olchamba onyori ogira duo ena kiteng adaare adaare naa ore ele airemoni nibung'ita ena kiteng egira ayeniki irgoso inkumeshin neeku ore ena kiteng naa kegirae ailejilej petumi atalepu kule amu ore ena kiteng naa inoshi kishu ekule neku enkiteng ekule ena ninye ena naitashe nagira olairemoni ailejilej egira aibung aitobiraki egira aerrapirap peetum atalepu kule sidain idol ajo ore ina kiteng nitashito duo ing'onyo tenkaraki keeta kule oleng amu inkishu ekule kuna ore sii ena kiteng naa kitodolu ajo ketii ewueji sidai amu ketii ewueji netii endaa amu kelio niinye enkiteng ajo keeta kule naa neku kegira aitodolu ajo ore olairemoni naa keesita esiai sidai neku ina nagira aasa tene.

Ore naa ena e programming ashua dupoto programing naa keeta dupoto sapuk oleng toonkera tenkiterunoto enkisuma amu ore ore dupoto ashu enkerai naloito aisumeya programming naaa keetai impukunot amu keetai impukunot eetai enaji C+ eetai enaji pithot naa ore kuna programi pooki naa keisaidia ekerai amu ore peindip enkerai ashomo peindip aatayiolo kuna programi ore piilo. enkampuni sapuk naa ekindi atiaki intobira website naitumia ina ampuni neeku ore enkerai pookin nayiolou ena programming naa keeta dupoto oleng amu ekindim aishoo dupoto orkasii sidai oleng indim ashomo ata inkuapi eboo ore ninye iloshi tung'anak oiihak ooweujitin naa ore. Enkerai pookin naisuma ena prgraming naa keishiakino naa ore inkera pookin ormasaai neifaa peeyiolu aitumiya ena programming amu keretisho oleng keeta faida oleng naa indiim ninye oltung'ani aitumiya nintobiraki kewon app ino naijio ena tenakata nikinkira aitumiya nidupore niyiolou imbaa kumok naapashari neeku keretisho oleng keeta dupoto